Ichechu ko chekoo chekokinde cherkenit chekokiruren cherkenit, sikirur chekoo ko yoche kinde cherkenit koka kichukchukan alan kinde maa ak kesut komong ak kebakach koititekitun ak kinde cherkenit, yoche komiten wosek chekindo asimalelakitun.